Mũtitũ ũroneka ũhandĩtwo mĩtĩ ya mĩthemba mĩingĩ, na nĩ kũroneka kwĩ na ũhoreru mũno, na gũkoneka nĩ kũndũ kwĩ na rĩera rĩega. Kũroneka kwĩ na mĩtĩ, kũmwe gũkoneka ta kwĩ nginya macani, na gũkoneka nĩ kũndũ kũnoru, o na gũkĩhandwo indo cia mũthemba ũngĩ no ikũre wega mũno. Mĩtĩ nĩ ĩteithagĩrĩria na gũcunga rĩera, nĩ ĩteithagĩrĩria kũgucia mbura, nĩ ĩteithagĩrĩria o na kũgirĩrĩria tĩĩri gũkuo ni maaĩ.

Rũhonge rwa NTSA nĩruo rũthitangaga maũndũ mothe megiĩ bara na maita maingĩ mahĩtia marĩa NTSA makoragwo makĩrora nĩ kana ndereba nĩ aratwarithia ngari na thibindi ĩrĩa igĩtwo ndagakĩrie kiromita ĩite harĩ ithaa rĩmwe na makarora mahĩtia makere kana ndereba ũcio aratwarithia ngari e mũrĩu, ihĩtia rĩa gatatũ kana ngari ĩo ĩna marũa ma gũkorwo ĩ bara kana ngari ĩo nĩikinyanĩiriĩ ikĩrwo cia gũkorwo ĩ bara. Tondũ he ngari imwe cikoragwo ciĩ ngũrũ mũno itagĩrĩirwo gũkorwo ciĩ bara. ĩgakorwo ngari ĩo ndĩrarorwo wega, ndĩrathambio, ndĩratwarwo gũthondekwo, ũgakora ngari ta icio nĩmeheragia bara nĩ mathingataga nĩguo gũtigĩrĩra gũtirĩ mĩtino ya barabara ya hanĩka ona mĩtino ĩngĩhanĩka nĩ makoragwo memũhari- inĩ wa mbere kũmenya ũrĩa maũndũ macio megũbangwo.

Watho ũrĩa ũhũthĩkaga kũrora wagĩrĩru wa irio nĩ rũhonge rwa KEBS, nĩ ruo rũroraga kana irio icio nĩ ikinyanĩirie ikĩro cia kũrĩo nĩ andũ; kana irio icio, kana angĩkorwo itikinyĩtie ikĩro, makaheana mootaro na makonithia andũ kĩndũ kĩna ti kĩega, na ũngĩkĩrĩa gĩ gĩthũku, no gĩkũrehere mathĩna maya na maya ma mwĩrĩ. Kwoguo KEBS nĩo marutaga wĩra wa kũrora irio ciothe kana nĩ njega, o na indo ta njohi, indo ta maaĩ, kĩndũ gĩothe gĩa kũrĩa no nginya kĩgerere rũhonge-inĩ rwa KEBS tondũ nĩo marũgamagĩrĩra wagĩrĩru wa indo iria tũrarĩa.